Eng iman ko kikoip serkali kokwautik chebo barak asi koker kole kanyor siret nebo amitwagik che yamei ak eng oret ne nyumnyum. Amitwagik ko tukuk chebo komonut mising eng sobet nebo kimugul met akobo kamonut mising keker kele maroru amitwagik eng siro. Kikoip serkali kakwauik che terterchi. Ako neai ko kikoker kole nyumnyum kechuchuch oliet nebo mbolea asikocher kobotik kowek mbar akokimit biik chechang kopatis. Kikoip kokwautik kora serkali kokimit kabotik ak kokochi besenwogik cheimuch kotoret kosuldae temishet.

Rapiishek kotinye boishonik chechang mising. Kit netai ako nepo komonut neyoe rapiishek ko koal amitwokik. Amitwokik ko tuguk chepo komonut mising eng sobet nepo kimugulmet ako yemanyor chito amitwokik kokoromitu mising sopet. Kit nepo oeng netoreti rapiishek kotoreti keyakta besenwokik cheterterchin, yemokchingei chito tuguk eng ndonyo cheu nguroik anan ko yemoche kolany karit koruto ko makat kolipan chepkondok. Chepkondok keboishe kora eng tuguk chepo bandaptai cheu mung'aret, somanet ak tugukl alak cheterterchin. Achame aboishe chepkondok mising eng mung'aret.

Chan'g mising tuguk cheimuch kokerta mung'aret anan ko tukuk koba ematinwek chebo san'g ipkoaldagei. Kiit netai neimuch kokerta mung'aret ko ng'atutik che koromen che kikochop ematinwek cheterterchin. Ematinwek alak kotinyei chemung'arainik che chan'g che kiker kele nyumnyum koip kokwautik korip matkobwa chemung'aroinik chepunu san'g asip kopelchigei mung'are eng olot. Kikonde ng'atutik chekoromen mising chematochei biik ip koyai mung'areshek. Kiit age kora ko kikonde emotinwek cheterterchi aisurushek chebo barak mising. Yemachei komanda chito tukuk ko nyoru keyochei aisurushek chechan'g.

Yon kiipu tukukab temishet eng san'g ko mi tukuk che terterchin chekitorchingei. Kiit netai nekitorchingei ako nebo komonut mising ko keker kele kakikimit keswek chebo kiagik ak minutik amun keswek chemi emet nenyok koterchin ak keswek chemi emet age. Yekiip keswechu ak kepuruch komuchi kotoret komon'g keswat nemi nekim mising. Keswek chechan'g chemi barak chemi emenyo nguno ko kipunu puruget nebo keswek chebo san'g.

Chan'g mising kokwautik che kikotestai koip serkali nebo emenyo sikoker kole kakweri boishet nebo ipunet nebo tukuk ab san'g. Asikeker kele katestai eng oret nemaimuch kochiil tukuk chekichobei eng emet. Mung'arani ko ng'omakirip komuchi pikobelchigei siret ak tukuk chemi emetnyu amun tukuk checna'g chebunu san'g kenyoru komi ng'wony oliet mising ako chomotin eng siro. Kikende ng'atutik chekimen mising ak kende asurushek chebo barak.

Ematinwek che terterchin ko kikoip kokwautik chebo barak mising ak koker kople kende ng'atutik chekoromen chebo temishet ak kosup mising koker kole kakisuldae. Eng petushek chechang ko kikoek keweluttiet kasuldaet nebo ng'atutik ako kikesirto ng'atutik chechang mising che makisupi. Kikoker serkali kole sirei biik chechang boishonik che pendati eng kokwatinwek kochikiloti ak kosuldoe kokwenyi kakwautik cheibei biik eng temishet.

Ovakado ko en betushek chechang yekikowe asikopit koib chito ip koamchikee anan ko yekikwie chekimoche Keib koba siro kechikili mising kimnotet netinye avokado kimnotet nepo avokado kotokunen ole uu oritu avokado netinye kimnotet nepo barakiyat kosaat misingi ak kou kimiet avokado neu nii koanyiny misingi akotepchei betushek chechang mising kotomo koyait avokado kopoti amitwokik chetese kimnotet en borto Ako nyumnyum mising kekwai nesaat

Eng iman amuchi amwa ale kaikai akombwan mbaret nepo temishet kosir aal. Ni ko amu amokchinigei iman imbaret nekakyal lakini korom mising keal imbaret, kokolany mising alyet nepo imbaret ako manyumnyum mising eng chito konyor chepkondok cheimuch koale mbaret neimuch kobatishe. Nkot kokorom eng biik cheechen chetinye boishonik kotemne eng neranet nemining nemochekole konyor olenyorune chepkonda kitikin neripekei, korom mising keal mbaret.

Eng iman ko kiacham mising apoishe muswoknotet nepo mpesa yooyoktoi pilishek chekaapoishe, ni ko amu poishetap mpesa konyumnyum mising ako makoi ipet chito chepkondok. Yeitinye chito chepkondok chechang ko imuch inam akinde lainda neng'ung akimete komung'so akot takawendi sikobet lainda awendi duket nepo Safaricom aipkechopwo lainda ake akanyoru chepkondokchuk kotakomi kokonyo. Kiacham mising apoishe mpesa amu eng betushek chechang anyoru komi chepkondok simoit amanyunyum aipot cash.

Nyumnyum mising koker temik kole kotuyokee akochop ngotutik cheimuch kotar ngalekap terchinoshek chepo mbareti amun kikoet mising repishet en mbaronik kikosulda biik chechang korepisi akotesta konam ngweny boishoni amun yekireben chito mbareti kongotko meimuchekee komakoimuch koteteonchi Kee yoche kobwa biik en kipakenge akoesho boishet neu not Ako kikotesta mising repisheti amun yekireben chito nenyolili kosistos chekimeni ak chetinye kamuket cheimuch kotekta boishoni

En Imani oyoni ole mi mokornotoshek chechang mising mbar ngichulchike chito mbareti akoyai boishet nebo temisheti koimuch kosulda akoyai tuguk chekikwongen en betushek chekikosirto kokikepaorian biik chekikotiem kosuldaen temisheti akona ipkoek biik cheechen misingi Ako miten tuguk cheoneteken kinachikil bichu anyoru ole kiboishen chepkondok chechang eng temisheti Ako kitinye mbarenik cheechen asinyoru kelchin neoo konyolu koo mbaret

Eng iman ko eng emetab Kenya ko ng'anda toretigei Safaricom ak Airtel koker kole kanyor biik boishoni chebo, kandaet ak kayoktoet ak kacherunet nebo chepkondok ko Safaricom nemi barak mising. Biik che chang ko kikonam koboishe safaricon amu kikotestai safaricom mising kosir airtel. Safaricom kotindoi tukoshek chechang mising cheoldai boishonikwai ako makoi iwe chito oleloo kotoma inyoru tuket nebo mpesa ako nyumnyum keboishe.

Kikonyor kewelutik chechang mising temiki kobun kewelutik chebo mengishoshek chemosirotin miten mbarenik chechang cheecheni chekinam kandoinatet nepo emet nekikosirto kokochi biik chechang mbarenik komungen olantugul komokisirchi miten biik chekikotebiso chechang mising ako kikisikyin alak olotoki ngotko kikoekitu kikonam bichu kondei boishonikwak mbaronichu a moingen kaa ake ngap koit konam serkali nyokowech mbarenichu ngap mosironitin akometoi temik en kewet

Mi ortinwek chechang chekikotoret temik chemenkech koker kole kaitchi konyor toretet nepo ng'atutik chepo kesishet nepo imbaronik. Ng'atutik ko tuguk cheyoche kobun chito somanet asikobit kinoisechi akeporchi olenyolu kokweriytogei boishonik. Kingobwa kipakengeishek cheu One acre fund ko kinyokuchut temik chechang chemenkech mising amu kinyumnyum mising kechut ako kikere temik chechang ku kelchin eng boisheng'wa. Kikotoret kipakengeishechu kokochi biik ng'atutik chekimoke eng temishet.

Terchindos mising mbaronik kosupkee ak okwoiyet netinye ak ole uu nyung'unyeki ak kokonu wolutik cheterterchini en rurutikab temishet sikopit kosulda temishet en oret nenyumnyum akopit kesutik chekemokyinkee konyolu koek kokiboishen nyung'unyek cheokwoen ako Chemi Barak katoldoiki asikopit keker kele kaakwait mising minutiet en betushek chechang kenyorunkominutik chekakikol oleakwaibkorutu komie Ako chekanyolulso amonyor katoldoliki

Eng iman ko terterchin mbaronik chepo biik tugul ako manyumnyum inyoru kokergei mbaret nepo chito nemi koret ake ak chito ake nemi oleloo. Terterchin mbaronik kosubkei ak tuguk cheterterchin ako imuch kewenye tuguk cheu olekitepto mbaret nkot ko kiru anan ko kichorkokan anan ko tulwet. Imuch kora keker mbaret nkot ko akwai anan ko maakwai, mi mbaronik chenyoru ropta neo neyome akomi mbaronik chenyoru ropta nemi ng'uny mising ako kikowal minutik chepitos eng yoto.

Eng iman ko chang mising kewelutik chebwonei ak kenom mbaret kokwet komugul. Eng biik chekoshindo ak biik che kikosoiya, ak biik chatinyei ng'al chechang chechang komukosgei kemon mbaret kokwet komugul amabiit ng'al aleke tugul. Mung'aret ko kiit agenge nemachei mutyonet ako kiy age tugul neu polotet kong'emei temishet. Biik chechok chebo kokwet nguno ko kikochang'a ng'alek mising ako magoi tebso biki akot betushek tutigin akoyai boishet eng kibagenge amabit ng'alek chematinyei tai ak let cheipu sida.

Kereb mbareti kokonget chito nemanenyin mbareti kowoo aipkotoi kole nenyin mbaret nepo chito ake en betushek chechang kobiik chekimen chekenyoru koreben mbarenik biik chemomuchekee boishoni koipu otepet nemokyinikee tuguk tugul biik alake Ako kikochut market nesamis biik biik cherebe mbareniki kobwone ak kimnotet neo misingi amun imuch koboishen rapinik kolipan kandoik chebo polisheki asikotelelakicheketi Ako ngirwokyi koliponi kirwokik kora asikowal tilet

Chang mising ortinwek cheimuch keboishe kekonore rapiishek akomite chepo kipkaa akomi ortinwek chepo kasari. Oret nekikonore chepkondok kopee tuguk chechang ako akenge ko -tia chepkondochu. Oret netai ako nepo kipkaa mising ko kekonor chepkondok eng lolet. Biik alak ko kikocham konomdogei chepkondeng'wa ako makosei komie yekaloekitu chepkondok ako alak kikonam kotil maturesit neshebei akounye chepkondok. Eng chepo kasari komi oret nepo mpesa akomi oret nepo benki.

Bo komonut missing sirishet nebo mbarenik en koker kole korib chi agetugul mbarenyin Ako mobitu ngalek chekelen kanget ake koreben ake mbaret yekisir mbarenik kongomabit lembeita nekere kele kakingem kartasishek eng ofisishek anan kewal imanda kongonget chito akomach koib mbaret nepo chito ake kebendi akeker kartasishek akenem mapiti akenai kele bo ngo mbaret kartasishek koboru kole tian mbaretab chi agetugul Ako ngoiman chichot nenomu mbaronotok akokinyoru ndono mbaronotok

En Imani kochang mising kewelutik chenyoru temik chemengech en atkan tugul yetieme koker kole kanyor mbarenik kwak chekikochi baronoki Ako mamondoen mbarenik chekikombuoni ak mbarenik chekisome betushek tugul kit nekikoromit misingi ko atkan tugul yemoche mbaret temik chemengechi ko imuch konyor kotinye chepkondok tutikini chebo mbaret nemingin neu pointit akenge ngotko chito nekomokto mbaret komokto ekarit akenge kokoikoi koaldechi chito nekonu chepkondok tugul kosir nemoche poindit agenge agenge

En kokwenyu komi mbaronik che akete kokwet komugul. Mbaronichu ko matinyei chi age tugul ako iyanat kele mbaronik chebo serkali ngandan mokingen komie. chi age tugul netinyei kiagik kotinyei chanchinet koket kobwa mbarani konyokoyage tai masirgei ak chii. Kikechop ng'atutik che toreti koker kole katar terchinoshek che terterchin che imuch kobit kosupkei ak kayaget nebo kiagik. Biik che maimuchi konyor boroindo koyage tabataba nebo mbarani kotinyei chanchinet kora koyage tabataba nebo ortinwek mising ko che echen.

Eng iman kototinyei temik chemengech boishet neo ak boishet nebo komanut mising eng keker kele kakiilong kimnatet nebo sobet ak keker kele kanyumnyumit temishet kobota mung'aret komugul. Ngiker eng siro ko tukuk chechang chekialdoi mising ko kesutik chebo mba,r cheu ng'wek chebo kipgaa. Cheu mitek, riwek, sarache,k mborochik, kitunguik ak minutik alak cheterterchin kobun temik chemengech. Toreti temik chemengech koker kole mito tukuk tukul chemakat eng siro.

Eng iman ko ng'emei mising kemeuit rurutik chebo mbaret ako mising ko eng koren'yu. Ni ko amun sikobit koet minutiet eng oret nenyumnyum ak kolog logoek che akwoen ak chechang ako eng boroindo ne mining konyolu konyor minutiet beek cheyomei. Yemayor minutiet beek cheyomei kotong'u ako maetu eng oret nemakat, ako at kosulda konde logoek kondoi chemengech mising ak che tutikin. Ui mising eng kokwenyu, amun yenyu kemeut kosoei mising ng'ung'unyek ako ng'ung'nyek chebo korenyu koma konori beek.

Eng iman ko amuchi amwa ale kokowa ng'weny oliet nebo temishet mising ko komosta nebo kesutik kosir kenyit konye. Eng kenyit konye ko kitungen mising ako kimi barak koititiet kot koit kokochi kowo barak mising oliet nebo tukuk che terterchi chebunu mbarenik. Kiit koaony oliet nebo tukuk chebo komonut cheu ngwek. Ako lolet agenge nebo sukuma ko kiit keale elipu tisap. Eng kinyini kora ko kiwo ng'weny mising oliet nebo tukuk cheu bandek.

Kikonde kip agenge nepo meng'ik chepo emet kimnatet missing' eng' ripet nepo amitwogik. Kiker kip agenge kole pa kamanut missing' kopit amitwogik che ame eng' emet asimakinyalilse ak asimakipeku. Kiinam kip agenge koip kakwautik chepo parak koker kole ka tes tai missing' poishet nepo temishet ako kakiip kapatishet kou poishet ne indoi missing' ak kecher pik che chang' kotakchigei oranotok. Kikekimit kora ortinwek chepa taretet cheu pesenwek chepo kapatishet asikochang'aitu kesutik.

Chamgei mising, kampunit nebo safaricom. Ong'olalei ak Pius kipyegon. Akastomayat neoo mising eng kampunini amun kiaboishe lainda nebo safaricom eng kenyishekchu tugul. Ako tomayoru kewelutiet. Eng petushek tutikin che kokosirto ko kikoek kewelutiet neo mising kochut simenyu soet akot yekande chepkondok ko machutei soet .Kikopetwa anai ale ano olemi kewelutiet amu yatiem ande lainda ne ter nebo chito age kochutei soet komie. Onaisewa ak otoreto amu tinyei kewelutiet laindanyu.

Eng iman ko kokong' ma mising sobeab emet eng temishjet nyu. Kokolany mising aliet nebo sobet ng'otko kochi chii neletoi mung'aret kotes aliet nebo boishenyi. Kikolany tukuk tugul eng siro cheu karik chekiboishe eng mbarenik, keswek, katotolik ak tukuk alak che terterchin. Yekakoal chito tukuchu konyalu kocheny kiy neu pikipikit asikolae tukuchu agoi gaa anan ko mbar. kikolany mising mwanik ako biik cheketei pikipikit koyacho chepkondok chechang mising ako chila.

Eng iman ko kikosir biik chechang boishoni temishet ak boishonik alak chenamegei ak temishet, cheu mung'aret, ako mising ko eng korenyu. Temishet ko tinyei boishonik chechang mising ako biik che tinyeri mung'aroshek chechang mising ko nyolu kosir biik chechang boishonik. Mitei boishoni che imuch koboishe moshimishek ako alak konyolu keboishe biik ak eunek ako ikochin konyorchikei boishonik biik chechang mising. Yekiboishe biik kotoreti kowo barak sobet amu kanyorchigei chii tugul ole namei.

Eng iman ko kikotestai mising biik chebo Narok koput ng'atutik cheterterchin che kikinde kosupgei ak tiletab mbaoanik. Eng kenyishek che chang ko biik chebo Narok kotinyei kewelutik chechang chebo mbaronik amu chechang eng biichu ko icheket che kikongei konoktechi chumbindet en Nairobi asikomeng'is ako ombenso kocheng'at mbaronik alak. Olekipa biichu ko kii mbarenik chebo serkali ako kiip konam kotilchigei mbaronichu eng oret ne mesupi ng'atutik ak kokonu ng'al chechang akokonu meoshek. Kikosirto serkali kole yemachei koal chito mbaret kogur biik chebo mbaronik asi kochikil.

Eng iman komi ng'alek che mayalu ak atindanik chebo lembech chebendati eng olinbo Kajiado kosupgei ak temishet ak kobatishet komugul. Kikosich biik chebo Kajiado kayanet kole boishonik cheu kapatishe ak keba mbar kobo chepyosok ak kwonyik. Murenik ko kikemetochi boishet nebo kiagik ak koba loget, Boishet nebo mbar ko kikemetochi kwonyik ichegei ako chilei mising. Boishet kora neu kebel makaa ko kikeib kouyo bo kwonyik ako kikokon kowa ng'wony mising boishetab pandabtai.

Nyumnyum missing' keyanchin alioshek chepo tuguk che terterchin eng' siret nepo Gikomba ak siret nepo masaek. Mitei tuguk che imuch konyumnyum aliet eng' siret nepo masaek ako mitei tuguk che imuch kowa ng'uny aliet eng' siret nepo Gikomba. Ye machei chito tuguk cheu ngoroik, missing' ko mtumba, ak kweinik ak ngoroik alak che kikepaishe konyumnyum kowa siret nepo Gikomba. Sirani ko chang' missing' ngoroil ako nyumnyum aliet nepo ngoroichu. Siret nepo masaek ko kikomach kowa parak missing' amu kikolany tuguk ako mitei tuguk tutikin che imuch keale kou mosipishek ak kerichek che aldai.

Yeabongani awal minutikchu komi tukuk che terterchin che nyolu asup. Kiit netai ko akwaiyet nebo ng'ung'unyek cheatinye. Minutiet agetukul ko tinyei ng'ungunyek che makchingei asikobik koek eng oret nemakat sikonde logoek chemakotin. Minutiet nemachei akwaiyet ko yekimachei kewal kowa mbaret age konyolu keker kele akwai mbaranat kou anan kosir alikimitei. Nyolu kora keker kele olekiyaptachin mbarani ko akwai mising akonyoru beek chechang. beek kotoreti koet.

En iman ko chang mising kelchinoik chetinyei korik chebo kasari chebo selele eng koker kole kesuldae boishet nebo temishet mising ko tukuk chekikolei eng korik cheu nyanyik. Kelchin neo nekikoip korik chebo selele ko koistoe minutik koititiet. Koititiet ko kikoek kelchin neo eng temik chebo tukuk cheu nyanyik ak viasik. Ako kikotoret mising korik ab selele siko chuchuch koristo ak kochuchuch chepkondok chekiole kerichek. Nyanyik chechang chekiame betushechu kopunu korik chebo selele ako echen mising.

Eng iman ko imugoskei keboishe rapishek eng oret age tugul kosupgei ak mogutik ak kabwatet netinye chito. Rapishek ko ngami ortinwek che terterchin che imuch keita ko ayoni ale chi age tugul kotinyei magutichik. Ako yeboishe chito chepkondet eng ole kerei kole kacham ko matinye ng'olio age tugul. Chepkondet ko kaotik chebo chito ako yekakokongei chito korugutkei akobo boishet nemakchingei achamchinimising amu komonutiet neo nebo sobet ko kosuldae chito magutik chi akoker kole baibai mising.

Eng iman ko kokouit mising kenyor selele cheimuch keboishe kekol minutik eng temishet nepo kasari ko eng chito nematinye mbaret neo anan komi makutik chemoche kosuldae konyumnyum mising koboishe kartasishek. Selele kenyoru eng alyet nenyumnyum ako kikakotoret mising temik. Kinyokokoromit mising kinkoit koip serikali kakwautik koesho boishet nepo kartasishek chepo selele ako chi aketugul nekinyoru koaldoi kesirchin chepkondok chechang mising ako nkomatinye kerote. Kikouit mising kenyor kartasishechu ako kialdoi eng magendo.

Ndonyon ne bo emet ko kikotestai kong'em luget ne bo gaa. Ndonyon ne bo emet ko kikokon kobendat tuguk cheterterchin chebunu konaishek tugul chebo emet ako eng siret ne bo koret neu Kapsabet imuchi inyoru nyanyek ak ngwek chebunu Kisumu. miten biik chekikonam koalda tuguk cheterterchin ii, ako kikoal karisiek che echen ii cheboisien koliptoen tuguk kobun siret agenge akoi age, tuguchu komii barak missing kipnotet ago ibeni tuguk chealdo temik chebo gaa ui missing en temik chebo gaa konyor siret ne bo tugukwak.

Eng kenya ko chang mising korik che kikonam kokoita besenwakik chebo boishonik che terterchin. Mitei bankishek ak komitei korik chebo biik che ichegei che isuldae boishoni. Bankishek ko tinyei sasisiet ak kotorchingei biik che tinyei chepkondok ak chetinyei boishonik. Chito ne matinyei boishet anan ko konorwet ko ui mising kokas ng'aleguk benki. Kiacham mising aboishe korik cheu, Tala, Branch, Timiza ak Fuliza. Besenwogichu ko mengen chii ak ole punu chito ak igoitoi besenwagik ak kayanet neo.

Yekiboishe minset nebo keturek kopitu walet neo mising eng mbaret. Keturek ko katoltolik chebo kipgaa che kimen mising ako kikoboishe biik chechang kolong'une minutik ako kororon amu maibu mianwek eng porwek. Biik chechang kokinam koboishe keturek mising ko chebonego tuga ako chebo nego ak kechirek chekimen mising. Yekiboishe ko imuch kekes minutik chechang ako tesetai kesishoni eng petushek chechang mising. Toreti keturek kora koker kole kakonor beek minutiet ak kochok etunet nebo minutik.

Eng iman ko chang ng'alek che kianyoru kosupgei ak kabetet ne tesetai komwaei kole nesom biik chepkondok ko chang tukuk che ketestoi eng kampunishek ak ko imuchi kowekta chito chepkondok chekinyile negit somok chebo che kikasom. Tukuchu komi konyil oeng, ako eng oret ne tai koimuch keteshi chito chepkonda kitikin eng neyoktoi kila arawa. Imuch keteshi eng oret ne imuch manai ak kotoret chito kowekta besendo kotom konai kole kikiboishe. amwae eng betut ab ra ole lembech ako polatet.